Kĩmera gĩa kũhanda, mũthenya wakwa ũkoragwo ũtariĩ ta gũthiĩ nduka-inĩ ĩrĩa yagĩrĩire ya mĩme ya ũrĩmi, ngacagũra mbegũ iria ngũhota kũhanda na iria cia cia ciagĩrĩire, na gũtarĩria arĩa tũrateithania nao gĩthimi kĩa kuma mbegũ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ, na nĩ mbegũ cigana tũgwĩkĩra oharĩ irima. Nagwo mĩmera yarĩkia gũkũra mũthenya ĩyo ĩngĩ ĩkoragwo ĩyakũrĩmĩra na kweheria ria, na mbegũ iria itagĩrĩire. Nagwo hĩndĩ ĩrĩa mĩmera ĩrathiĩ na mbere na gũkũra nĩ nyongagĩrĩra thumu, na ngacoka ngongerera ndawa ya igunyo nĩgwo mĩmera yakwa ndĩkahotwo. Mĩthenya ya kũgetha, nĩ ngoragwo na andũ tũkagayana, amwe makaruta wĩra wa kũruta mbegũ, mĩmera mĩgũnda-inĩ, arĩa angĩ nao makonũra o magĩbebetaga, na arĩa angĩ makahota kũmĩkĩra makũnia-inĩ na kũmĩiga harĩa ngũbangĩte o nginyagia hĩndĩ ĩrĩa ĩkendio.

Ũrĩmi nĩ biacara ĩhutĩtie maica makwa na njĩra nene, na bamĩrĩ yakwa, tondũ ĩno nĩyo biacara ĩrĩa tũrutaga na njĩra ĩrĩa nene mũno, nĩgwo tũkahota kuona irio cia kũrĩa, na matigari tũkendia nĩgetha tũkona mahũthĩro mangĩ, ta kũrĩhĩra ciana iria ciĩ thutha cukuru, ona maũndũ mangĩ ma bamĩrĩ. Na kũrĩma nĩ gũtũmĩte tũkorwo na wĩiguano mũnene tondũ nĩ tũnyitanagĩra mũno harĩ gũteithania handĩ ya imera itiganĩte thĩiniĩ wa mũgũnda.

Wambere nĩngenagio nĩ andũ arĩa marakũngũĩra andũ angĩ thĩiniĩ wa thikũ ciao cia gũciarwo, nĩkũmenya atĩ hena ũrata mũkinyanĩru, na gũkenera mũndũ ũrĩa ũngĩ thĩiniĩ wa maũndũ mega na kũmũhoera wega. Na wa kerĩ, nĩtakĩririkanio kũrĩ mũndũ ũcio ũrakũngũĩrwo atĩ nĩendetwo, na koguo gũgekĩra mũndũ hinya wa gũthiĩ na mbere na ũtũro wake. Ningĩ gũkũngũĩra no gũtũmaga mũndũ aririkane atĩ mĩaka yake no ĩrathiĩ, na koguo agathiĩ na mbere na kũhũthĩra ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte wega na gũikara maica make ũrĩa kwagĩrĩire.

Gũtũrithia matumbĩ na, nĩ kũrabatara mũndũ ambe akorwo na ũmenyo, na no woneke mabuku-inĩ, kana nenda-inĩ cia mohoro, kana mũndũ no athiĩ cukuru na agathomithio. Na wa kerĩ nĩ ũrabatara gũkorwo na riko rĩrĩ rĩa thitima, rĩrĩa rĩkoragwo rĩthondeketwo nĩ ũndũ wa gũturithia matumbĩ. Na no nginya ũkorwo na handũ harĩa hena thitima. Na no nginya wĩkĩre ũrugarĩ ũrĩa wagĩrĩire, na thikũ iria ciagĩrĩire nĩgwo matumbĩ macio mahote gũtũrĩka a gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire, nĩgwo matuĩke tũcui na kuma hau nĩgwo ũkahota kwenderia andũ kana ona gũthiĩ na mbere na gũtũrera we mwene.

Wa mbere nĩ ũrabatara gũkorwo wĩkĩte ũthuthuria mũnene wa kĩrĩa ũngĩenda kwambĩrĩria kũiga thĩiniĩ wa mũgũnda waku, nĩgwo ũhote kũmenya maũndũ marĩa mothe ũrabatara na kũrĩa ũngĩona. Wa kerĩ, nĩ gũthii na mbere na kũrora andũ arĩa mekĩte maũndũ macio na kũmacerera mĩgũnda-inĩ yao, nĩgwo mahote gũkwĩra na mahote gũgũtarĩria ũrĩa makoretwo magĩĩka, na ũrĩa mahotete gũthii na mbere na kuona baida thĩiniĩ wa kĩrĩa mareka. Ona ningĩ, no nginya ũkorwo wĩigĩte mbeca cĩa kũigana nĩgwo cikũhotithie gwĩka maũndũ marĩa ũratanya thĩiniĩ wa mũgũnda waku.

Ũtegi wa thamaki nĩ ũrabatara wa mbere , ũkorwo na ũmenyo wa kũmenya mũthemba wa thamaki iria irĩ harĩa ũratega, na cikoragwo kwo mathaa marĩkũ, na kana cikoragwo maaĩ-inĩ marĩa makirĩte kana maria marathi na thibidi nene, wa kerĩ no nginya ũkorwo ũkĩmenya nĩ mathaa marĩkũ magĩrĩire gũcitega, na ningĩ nĩ ũrabatara gũkorwo na neti nĩgwo ũhote kũmĩ kũmĩiga kũrĩa ũrategera, na nĩgwo thamaki cihote gũka hau thĩiniĩ , ningĩ nĩ ũrabatara irio iria cikũgucĩrĩria thamaki icio, ũgwo waciĩkĩra neti-inĩ thamaki ihote kũrũga kuma maaĩ-inĩ nginya neti-inĩ nĩgwo ũhote gũcitega.

Ũkũria wa njũgũ nĩ ũcenjetie mũno tondũ he mahinda twahandaga na cigakũra wega , na tũkahota gũkorwo na magetha maingĩ, gwa kahinda-inĩ gaka mĩaka ĩkoretwo ho njũgũ citikoretwo cigĩĩka wega , rĩmwe maaĩ makaingĩha mũno na cikaremwo nĩ gũciarana wega, rĩrĩa rĩngĩ nĩ gũgakorwo na ng'aragu nene na ikaremwo nĩ gũkũra , kana rĩmwe igakũra no ikaga gũkorwo na gĩthimi kĩega kĩa kĩa njũgũ.

Ũrabatara kũmenya nĩ ndege ĩrĩkũ ũgũthii nayo bũrũri ũrĩa ũrathiĩ nagwo kana taũni ĩrĩa ũrathiĩ, na wahota kũmĩmenya ũgathiĩ nenda-inĩ ciao na ũkahota gũbuata ũrĩa matarĩirie ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na kũrĩha tigiti ũcio, wa mbere nĩ ũkwamba kuga nĩ kĩharo kĩrĩkũ kĩa ndege ũgathiĩ kũhamba ndege na kũrĩa ũgacukĩra, nĩgwo makahota gũkwonia nĩ ndege irĩkũ igakorwo hĩndĩ ĩyo na nĩ mathaa marĩkũ, kuma hau nĩ ũgekĩra marĩtwa mau ũrĩa magĩrĩire , na ũkahota kũrĩha kũringana na ũrĩa megũkwĩra kũgerera bengi kana kũgerera Mpesa.

Haroneka haha hena atumia a rũrĩrĩ rũmwe marathi na mbere na gũthomithio, kana gũtarwo ũhoro wĩgiĩ ũndũ ũndũ mũna, na nĩ haroneka hena ataramu erĩ arĩa o nao maikarĩte ta atumia acio, nĩguo mahote kũmwonia nĩta marĩ hamwe , nao atumia aya nĩmehumbĩte nguo cia kĩrũrĩrĩ, ũguo nĩ kuonania nĩ mendete rũrĩrĩ rwao, na rĩngĩ mokĩte gũthomithio maũndũ ma gũthiĩ na mbere na kũmakũria kĩmeciria, kana ũrĩa mangĩhota gũthiĩ na mbere na gũikara mũtũrĩre wao wega.

Kwanĩrĩra kĩrĩa mũndũ areka, kana kĩrĩa arahota kũneana biacara-inĩ yake kũrĩ bata mũno tondũ nĩ kũhotaga kũgucĩrĩria andũ na njĩra nene , tondũ nĩ mahotaga gũtaũkwo nĩkĩĩ ũraheana, na kana nĩ marakĩbatara na ũguni wa kĩndũ kĩu harĩ ũtũro wao, ningĩ nĩ hotaga ũndũ wa andũ gwĩtĩira kĩrĩa mareka thĩiniĩ wa biacara yao, na ũgwo makahota gũkĩrutĩra wĩra na kĩo mũno, nĩgwo mahote kuona andũ aingĩ a kwenderia.

Haha nĩ haroneka harĩ na ũnyitanĩri wa andũ a itũra rĩmwe, makĩumĩria kĩrĩa kĩhana tarĩ nyamũ, ĩrĩa makoretwo makĩhĩta, rĩngĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩmathũkĩria mĩgũnda yao , kana mahiũ mao, maroneka makenete mũno makĩmiumĩria, makĩmĩtwara rĩngĩ harĩa hagĩrĩire, na nĩ kũroneka ona arĩa angĩ me thutha arĩa rĩngĩ matarĩ na hinya wa kũnyitanĩra, no nĩ maumĩte aya angĩ thutha, nĩguo kũmekĩra hinya mathiĩ na mbere na gũkua nyamũ ĩno.

Wa mbere nĩ harĩ gĩthomo-inĩ, na nĩ kwamba gũtara mbeũ njĩthĩ bata wa gĩthomo, kana nĩ cukuru maũndũ mũndũ ũkũhota gũthoma wega kana ũngĩ rĩngĩ nĩ ekũhota gũthiĩ athomithio wĩra wa moko. Wa kerĩ nĩ kũmatara ũhoro wa mbeca, ũrĩa mũndũ angĩhota gũciarithania mbeca iria enacio ona ciĩ nini, nĩguo ihote kũmũguna nginya mĩaka ĩngĩ ĩgũka, ningĩ nĩ gũteithania na kĩmataro thĩiniĩ wa mũtũrĩre ũrĩa mũndũ angĩhota kũrera ciana ciake wega, tũgakũrania mũndũ akauga woni wake kĩrĩa kĩhotete kũruta wĩra thĩiniĩ wa ũreri wa ciana ciake, nĩguo andũ arĩa angĩ makahota gũteithĩka, ningĩ nĩ tũkoragwo na mĩthako, kũrĩa andũ mahotaga gũthiĩ na mbere na gũthaka na kũnyihia marĩa mareciria mangĩkorwo mamaritũhĩire ũtũro-inĩ wao kana bamĩrĩ-inĩ ciao, nĩguo makahota gũcanjamũka na gũthiĩ na mbere na ũtũro marĩ akenu matarĩ na meciria maingĩ.

Wa mbere nĩmenyete kũhũthĩra nenda cĩa ũkinyanĩria kũhota kũmenya nĩ thikũ irĩkũ gũgũkorwo na mbura, na rĩrĩa gũtegũkorwo na mbura, nĩguo ngahota kũbanga thikũ harĩa ngũhandĩra mĩmera yakwa, ningĩ wa kerĩ, ndarĩkia kũgetha, nyambaga kũrora thoko, angĩkorwo hĩndĩ ĩyo kĩndũ kĩu ndĩragetha andũ aingĩ nĩ maragetha nĩ ngoragwo ngĩmenya thoko nĩ ĩgũthũka, na koguo ndingĩhota kuona baita ya kĩrĩa handĩte, ũguo nyambaga gũkĩiga kwa ihinda rĩiganona ngĩthiaga na mbere na gũtwiria ũrĩa thoko ĩhana, na ndarĩkia kuona thoko rĩu nĩ njega, nĩguo hotaga kwendia kĩrĩa ndĩnakĩo, na njĩkĩte ũguo nĩ hotaga kũiganania wega ngahota kuona baita, nĩguo ĩkahota kũhe mbeca cĩa gũthiĩ na mbere na kũrĩma kĩmera kĩu kĩngĩ, na gũthiĩ na mbere na gũtũmĩra nenda cĩa mohoro kũrora rĩera rĩa kĩmera kĩu kĩngĩ, na nĩ mĩmera ĩrĩkũ yagĩrĩire mũno kũhandwo hĩndĩ ĩyo.

Nĩ nyendete ũrĩmi tondũ wa mbere, nĩhotaga kwĩrĩmĩra irio iria ndĩrĩrĩaga, na wa kerĩ nĩgũkenera baita ĩrĩa ingĩona hĩndĩ ĩrĩa ngũkora thoko njega , na thĩiniĩ wa mĩaka ĩrĩa ĩhĩtũkĩte, maũndũ nĩ macenjetie mũno, tondũ rĩmwe nĩ ũkũhanda na kĩmera kĩu gĩgathũka, nĩ ũndũ wa rĩera gũcenjia, hĩndĩ ĩmwe rĩngĩ kĩmera no kĩagĩre mũno na ũkahota kuona baita nene mũno, ningĩ nĩ njenjetie imera rĩmwe nĩngũhanda mbembe tuge nĩyo ndĩrahandaga mũno, no mĩaka ĩngĩ ngakorwo ngĩona rĩera rĩtiagĩrĩire kũhandwo mbembe, na kuoguo ngahanda kĩndũ kĩngĩ ta waru, kana mboco iria cikũagĩrĩra mũno ihinda-inĩ rĩu, na kuoguo thĩiniĩ wa mĩaka ĩyo ĩhĩtũkĩte, nĩgũthiĩ na mbere na kwaga gũikara atĩ no nginya hande kĩrĩa menyerete , no kũhanda kĩrĩa kĩagĩrĩire mũno thĩiniĩ wa rĩera rĩrĩa ndĩrona nĩrĩo rĩroka ihinda-inĩ rĩrĩa ngũkorwo ngĩhanda.

Nĩ ndĩrona mũtwarithia wa kibikibi, na ngona ũrĩa ũrarĩ minista dudu-inĩ ya maminista arĩa merĩga kweherio Moses Kuria, na ũrĩa arĩ ũmwe wa andũ arĩa makoragwo na ũge mũnene thĩiniĩ wa gĩtarũ kĩa agĩkũyũ , ũyũ nĩye mũno ũkoragwo akĩra rũrĩrĩ ũrĩa mekuhota gũthiĩ na mbere na kũgĩa na baita nene thĩiniĩ wa mabiacara mao, na ũrĩa mangĩhota gwĩthema na maũndũ marĩa matagĩrĩire nĩ ũndũ nĩgwo biacara ciao itikahĩgwo, ningĩ nĩ ũmwe wa arĩa monagia rũrĩrĩ nĩ njĩra irĩkũ mangĩhota kuoha nĩgwo mone bata nene na ũmithio mũnene harĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩho.

Mbere nĩ kuona atĩ mĩmera yakwa nĩ ĩrakũra wega, na ndawa rĩngĩ ĩrĩa hũthĩrĩte tuge ya kĩgunyo nĩ ĩraruta wĩra wega kana ya ria, na mĩmera ĩyo ĩgakorwo yagĩrĩire, ningĩ no hĩndĩ ĩrĩa ndĩragetha na ngahota kũgetha magetha maingĩ, marĩa mekũhe baida nene thĩiniĩ wa thũgũrĩ ĩyo, ningĩ kĩndũ kĩngenagia na kũiganĩra mũno makĩria thĩiniĩ wa mũgũnda, nĩ rĩrĩa ndĩrahota kuona atĩ bamĩrĩ yakwa ndĩraga gĩa kũrĩa, nĩ tũrona irio cĩa kũigana , ona ningĩ tũkahota kũiga nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩngĩ kũngĩkorwo kwĩna hĩndĩ ya riũa kana hĩndĩ ya ngaragu.

Kũrama njuĩrĩ nĩ kũrabatara wa mbere ,mũndũ no abe athiĩ nenda-inĩ arore ũrĩa wĩra ũyũ ũrutagwo, ahote kuona njuĩrĩ yagĩrĩire nĩ kũharĩrio atĩa nĩguo ĩtwĩke ya kwagĩrĩra harĩ gũtumwo, ningĩ no ahote kũrora ũrĩa ndĩreka, ũrĩa ndĩraharĩria njuĩrĩ ĩyo kuma rĩrĩa mũndũ ũcio akinya wĩra-inĩ wakwa, kuma gũthabia nginya kũmĩcanũra na kwajia kũgaya na gwĩkĩra njuĩrĩ ĩrĩa yagĩrĩire, ningĩ wa gatatũ no akorwo ena mũndũ wa kwĩruta nake kana kũgũra ciongo ĩrĩa ciendagio ciĩna njuĩrĩ , nĩguo ahote kwĩruta nakĩo nĩguo erutĩra hau, acoke no arĩkie gũtuma mũndũ erute nake, na kuma hau nĩ egũthiĩ akĩmenyaga onake ũrĩa egũthiĩ akĩongagĩrĩra akĩongagĩrĩra ũrĩa ekũhota kuoha njuĩrĩ ĩyo wega.

Nĩ ũrabatara nĩ gũthiĩ cukuru ũhote gũthomithio wega ũhoro wa ũrĩithia wa ng'ondu, tondũ nĩ cironekana nĩ ng'ondu mũthemba ũmwe, nĩguo ũhote kũmenya rĩngĩ nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ ĩkoragwo ikĩcigũmĩra, nĩ irio irĩkũ wagĩrĩirwo mũno nĩ gũcihe nĩguo ihote gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ningĩ ũkamenya nĩ ndagĩtarĩ mwega ũrĩa ũngĩhota gũteithania nake, ona ningĩ no ũhote gũthiĩ mĩgũnda ingĩ ya kũrĩa andũ marĩithĩtie ng'ondu ta ici, nĩguo makahota gũgũtarĩria, magacĩrĩte mũno nĩ ũndũ wa kũhũthĩra njĩra irĩkũ na irĩkũ, na ũngĩthiĩ mũgũnda ũmwe kana ĩrĩ, nĩ ũkũhota kuona kĩrĩa gĩtũmĩte gũkũ kũgacĩre na gũkũ kũngĩ, ũguo nĩ ũkũhota kwonganĩrĩria ũhoro ũcio ũhetwo nĩguo ũkahota gũka kũiga ciaku wega, nĩguo ũhote onawe kũgacĩra.

Kũiga ngũkũ nĩgũkoragwo na ũmithio mũnene mũno, tondũ wa mbere nĩ ũkũhota gũkorwo na matumbĩ maku ma kũrĩa, ona ningĩ magakorwo marĩ maingĩ rĩmwe ũkahota kwendia na ũkahota gwĩka maũndũ mangĩ thĩiniĩ wa mũciĩ. Wa kerĩ no ũhote kwendia na ũkorwo na mbica cĩa gwĩka maũndũ mangĩ , na no ũkorwo nginya ũkĩhota kwĩhe nyama yaku to nginya ũthii ũkagũre nyama ya kĩndũ kĩngĩ, tondũ nĩ ũkũhota gwĩthĩnjĩra na kũruga. Ningĩ thumu ũrĩa ũkoragwo ũkiuma ngũkũ-inĩ nĩ ũkoragwo na bainda nene mũno thĩiniĩ wa mĩgũnda, na kogwo nĩ ĩgũkũnyihiria ngarama ya kũgũra thumu kuma kũndũ kũrĩa kũrĩ arĩa angĩ. Ningĩ njogoo nĩ ĩhũthĩkaga mũno harĩ kuonania mathaa, ũguo yakũga rĩngĩ nĩ ũkĩraga gũkama, nĩ ũkũhota kũmenya yakũga thaa kenda na rĩngĩ nĩgwakuhĩrĩria mathaa maku magũkama angĩkorwo ndũrĩ na thaa.